Ore nkiasin niidim anoto eimu ormutandao lorkerenget naa nkiasin nijio inembaare ebiotisho nitum sii nkiasin enkisuma ena sukuul kiti naji ECD amu ninye naa eimu esiai orkerenget.

Itumore ake olamirani ore ena toki niyieu ninkilikuan ajo kanyioo emirita nelimu embei enye ore ena nalimu embei enye nolimu siyie embei nibaiki niroro nining'unono nilimu mpisaai naa ninche ake iata tina kata peyie kitumokini aishoo.

King'oruni iltunganak oisumiaa ina siai eyierare ooyiolo aateyierr endaa sidai ning'oruni ntokitin sidan naayierishoreki pee etumoki endaa sidai atijing'a ina teke netum irkastomani endaa sidai.

Ore engasi naitobirieki irkeek naa ketororno oleng' amu meyioloi esaa nagila naa ore intokitin nayaua kiidim oltung'ani atakedo nesulunye tenchumata, ore ena nasulunye niumisa iltunganak.

lasimaa peeyie epiki irbeniak oopasshaa tenaa irpayek nepiki orbene lenye tenaaa imboosho nepiki sininchee orbene lenye oo aitoki akee namiritai too olchmba nepiikii sininye orebene lenye peeyioluni.

tenitaunii endaa too olchamba koree enetoki ee dukuyaa naa ngasai aaas naa peepiki enetii enkolong peetumoki atoyio koree akee petoyu nitauni tine nepiki ilbeniak nisudori arashoo epiki atuaa stoo endaaa.

Ore eninko peyie ebikoo olchamba aisho naa iaas ntokitin kumok ore entoki edukuya Inga's aiakikisha ajo ituuno endaa nigira iapalilia esidai ashukoki enkulukuoni nipik embolea nipik olchani lendaa aosh olchamba ore enkae ning'adie nguesi nainyial endaa pee etumoki endaa atobiko atoisho.

Teneoku nkuashen orkokoyo nilo aturu amu eketuruni tolchamba ore pee eturuni nepiki orbene nitelekini ewheelbarrow nirrumoo ning'as apik enkolong' peno metooshon paairumoo store mirraga igira aing'oru eniimie.

Ijoki ilaramatak ore entoki edukuya naa peyie etum aapik nkujit store neturu iltingaai metaa keetai enkare neetae nkujit te store metaa ore enkata nemeshaita neeta nkishu entoki nanya neuni sii olchamba neeku eeta siinche iltunganak endaa natii store naing'uaa olchamba.

Kenyok ilaramatak aaun irkeek oleng' arashu medung'i lelo ootubulutua openy naa teenku ketii enkop irkeek kumok nibelekeny oloing'ang'e nesieku enchan, kenyok sii ilaramatak aitalam kuna tokitin naaji factories atua nkishu peyie meeku etii empuruo sapuk nagiraa amanaa niinyial oloing'ang'e nena siaitin ees ilaramatak peyie itobirr oloing'ang'e.

Ore osiwuo sapuk naa kiidim ainyiala embulunoto endaa tolchamba amu keeku keyukuyuk endaa naa kiinyial osiwuo sapuk, kake tenaa oloshi siwuo ake keti netii siinye ilo naa kiidim aitobiru embulunoto endaa amu kiitaji duoake endaa osiwuo kiti kake mee osiwuo sapuk.

Ore isiaitin oloing'ang'e nitanyamal ilaramatak nera katitin are ore enedukuya naa olameyu, teneeku metii enchan amu tenemetii enchan, meuni endaa nenyamal nkishu amu meeta since nkujit tina rishata ore embaye e are enchan sapuk, ore enchan sapuk oleng' naa kiinyial ilchambai amu keya enkare endaa nitanyamal siinche nkishu amu ore enchan ashu enkare sapuk nitanyamal nkishu.

Ore enkoitoi naibung'a naa ore enkata nasieku enchan naa kishiakinore nisioki aaun endaa amu tenelotu enchan sidai nitobirunye endaa neeku ina enkoitoi nanu naibung'a tina rishata.

Ore enchan sapuk nitanyamala iyiook oleng' amu etasha enchan naa ketanapa ntokitin, nenap ntare nitanyamal iyiook ore apa tina rishata nayiolou enaiko pee amooki aibooyo enkare sapuk nalotu aya ntokitin nikiturr isilankeni neeku enenang'unye enkare naa kuna silankeni erukokino.

Ore enkoitoi etipat oleng naisho enkop metushuma enterit aitobiraki, naa teneitumia irmongi aaturie olchampa katitin are, aa kidimie ake aatuturie, neuni endaa, ore eneuni nitokini aun enkae, daa nitokini ake aibelekenyie kulo mong'i Ina kulupuoni neitobir oleng'.

Ore entoki etipat oleng too daikin naidimi olameyu, too nkuapi naairowua naa teneeku egirae aitumia enkare, teneeta oltung'ani enkare napik olchampa, mitoki aaku enchan iing'or peeylu edaa. Kebulu ake tolameyu nebulu irowua enkolong' amu eeta naa oltung'ani enkare.